tijni nyalo konyowa nikech kokalo kuom mbui wanyalo tudore gi osiepewa ma wan godo mabor ,namab ariyo wanyalo ng'eyo kaka piny ring'o gimora mora motimore ,kendo wanyalo donjo e mbui mwang'e gimora mora kata wafweny gima timore kata gima chalo tho kata lit moro kotimore kata mor moro kani kamoro ,bende wanyalo wuoyo kod osiepewa mantie e pinje maoko ma ok man machiegni kodwa, seche mwa wuoyo kodgi no wanyalo ng'eyo chal mar kor lwasi kaka okadho kuom mbui ,bedne tijni an ahere nikech onyalo keti machiegni gi ji kata joam on go mabor kabisa kata tijni nyalo konyowa mondo wafweny gima wadwaro kata wafweny gigo maji pok ofwenyo nikech wan wabiro rango mapiyo e mbui koro tijni ber